Musuaknotetab kasari ko kikwo barak en betusiek Anan en kenyisiek chekagoba missing ko en emenyon ba Kenya. Kikotaret niton kebaisien sokat ak koib bandab tai nebo emeet. Nguni koma ko nyalunot kenam chebkondok en euut, kiboisien ortinuek kab musuaknotet asikiyakto rabisiek ko ngunon ko makomi rabisiek chegename en euut. Kisuldak niton missing en korista nebo elibut ak taman ak sokol. Yekingoit miandab ting'oek chebo koristab taman ak sokolen ki agetugul nekanam chi . Musuaknotet anan anan ko nametab rabisiek ko ngunon ko kikokapta sabet musuaknotetab kasari

Bo kamanut konyit kipsomaninik fomitab kibagengeit noton nebo kenchen. Asikobit kotaret icheket konyor rabisiek chetareten ke en somanet nyuan. Kibagengeit tab kenchen ko kikokoi chamchinet kipsomaninik konyit fomit nito asikotoret icheket en somanet nyuan koker kole kaityi komuktaak magutik kuak choton chebo sabet Yoon somani icheket en sugulisiek cheterteren chemiten icheket ko noton kikobunchi kamanut missing kibakenge nito bo kenchen angadaan kibakengeit nito bo kenchen ko matinye ak somanet ko kikoib kanaptaet en somanet en kanetisosietab kipsomaninik. Ng'unon nyalu kinyite fomit ni asikonyor.

Kachop bukuit noton ne kimondoen kebendi emotinwek ab sang ago mongen ole kogoit en chobet sikomong ko nyolu asib oratinwek che terterchin. Ko oret netai neisubtoi asikobit inyorji ge bukuit niton ne kimondoen kebendi emotinwek ab sang koichute soet noton nebo E-Citizen ak ichut ak tuguk che kimokinge che choto ko nambaitab kipandet ak nambarinik choto chebo ung'at ak ye kerichut ichengike ole mi boiisioni anan boisietab mandaet ak biik choto che chutu en emet ak isib en yoton magutik che kimokinge, imuch ketebenin nambait noton ne kigikonin ye kin ichope bukuit noton ne kimondoen ak ye kainde yoton koborun ole mure ak kolenjin magat iib au.

Tuiyoshek ab sigik ak konetik kotese etunotetab lakwet en tuguk chenomegee ak somanet en ortinwek cheterteren chechoton ko ngotuiyo sigik ak konetik konoe eletesot testoitogee lakwet en sukul akonai kit neu en sukul sigindet konai kit neu lakwet ko yekakonai kouniton ih koker eleimuch ketoretito ngo imuch kiolchi kitabusiek ana kitigon en ortinwek cheterteren. Tuiyoshek chuton kotam koyoe sukulisiek chechang sikobit kokochi sigindet akinee konai elemii makosa ak koker elemuch kotoretito lakwet nyin en sukul ak konyor wolutik chemiach en lakwet nyin nesomoni ak kou noton konyolu kebongoni tuiyoshek chuton bo sigik

Ole kiiptai kerekong'et eng' kapatishet asimaker ole kinyorundai amitwogik en emet ko keker kele kaalda chemung'araek anan chemung'araindet noton ne kaipu rurutikwak en imbar choton chepunu kapatishet ak nyu ko alda en aliet noton ne mining' ak ne mainde parak anan ko nemi ng'uny missing'. Tetat koyai kou niton icheget amun nyoru anan ngot ko mayai kou niton ko pwane afisaek choton chepo kaunti ak nyu koker koyae kiit ne makat. Kiit age kora ne yae asikoger kole marer amitwogik anan maker ole kinyorundai amitwogik ko ngo nyor rurutikwak en mbaronikwak koip kopwa siroshek mat konorta icheget kokenyi aliet nemi parak.

Kiit ne tos ko ng'alal kanetik ak sikiik akopa somanet ap kipsomaninik ko ole testatitai ge lakwet anan kipsomaniat en sukul. Makat konai sikindet kiit neu anan ole tam kotese tai kipsomaniat noton kemutu konyo sukul ak koker kole ipu walutik che miach inendet en sukul. Kanetindet akine koyache koarorchi sikindet kiit neu kipsomaniat ako mwachi ole mi kewelutiet age tugul. Ko ole mi kewelutiet age tugul ko yache kilitit notet asikopit keker kole kaip walutik che miach kipsomaniat en somanenyin yan tese tai ak sukul.

Chang' tetutik chepo muswoknotet noton nepo kasari che kikinde konamgei ak somanet. Ak tetutik chuton ko kikoek kikomukta serkalit koker ak kokanapta pandaptai noton nepo somanet en emet. Tetutik chuton ko choton cheu kenyorchigei bukuishek eng' oret ap soet kepaishen sokat anan kepaishe kompyutaishek che terteren ak kesomane niton. Ako imuktaakse niton amun imuchi kosoman chi tugul en wui tugul ole mitei. Manyalu anan ma lasima komiten sukul asikosoman bukuit noton. Age kora ko kipaishen muswoknotet ap kasari kinestishe, mayalu konyo kipsomaniat akoi koriik ap somanet.

Chang' ortinwek che poishen sukulishek en kaparastaet ap logoiwekwak. Ako ortinwechuton kp cheu noton ne tai ko poishen oretap soet ole kindai logoiyat noton ne kakimache koitchi kipsomaninik anan kanetik en soet noton nepo sukul kindai yoton. Ak kere kipsomaninik tugul ak kanetik chukaa ako ker kole mi logoiyat ne kakinde. Kiit age kora anan oret age ne poishe sukulishek ko siretap parwet noton ne kimalchin anan nekindai ole imuchi koker chi tugul. Ye kakesir parwaniniton kosire che indochin sukul ko nyikindai ole imuchi koker chi tugul. Ako ye ker ko kakoitchi logoiyat.

Chang' kararaninwek ap kaparunoik ap kapatik en kapatindet amun ngonyor kaparunoik kapatindetben wui tugul ele kakiyaen komuch konetgei tuguk che chang' missing' inendet. Tuguchuton ko cheu ole kiyaitai kapatishet asikopit inyoru rurutik che kararan ak chealdaakse en siroshek komye. Age kora en tuguk che kinyoru en kaparunoik ko ole kimuch keripta minutik ak ole kindeitai katoltolik yan imine minutikuk. Kakonai kapatindet klra katoltolik che yache kondai inedet yan kole tugukchik anan minutikchik. Nae kapatindet kora akopa tenderek che kimine che ititaatin choton che kikole asiko nyorchigei rurutik che kararan.

Ngo pais kompyutaishek en ne kata komsta ap chito ko noton ko agenge eng' muswoknotet noton nepo kasari ne kokoit ako ne miten kotese tai korutun noton. Muswoknotoniton ko kikoiip anan kikoip kampunishek che chang' agenge kontukoshek ap AI che kipaishen en ng'alalet. Kikepaishen tukoshek ap AI en ng'alalet amun ngepaishen kou niton ko ingen kiit ne tos kowal kompyutaishek amun kikinet kowal kou chito. Ak en noton ngopir chito simoit kowalu kompyuta ne kata chito. Ko niton ko nyumnyumi poishet ne katayae chito en kasar age tugul kou nguno eng' kembaut kwen yan kakoruyo piik ako kaesha muswoknotan pa AI.

Yan mitei kaimitiet poishet ap simoitnyun awendi akoi koot noton ne imuch ketaretan anan yoton ye kiaale simoit ak ipasam kekerwan tos kaimutik acichon anan ko kaimutiet ainon ne kopit asimapois simoinyun komye. Netai ko karait koiton akati piik che yoton ak alenchi kaikai kerwan simoit ni, kotep kot koesha kopias ak kopaishe komye en atkan tugul ,tos okerwan kaimutienyin ak omwaimwa ole nee? Ako tos ochopwan i? Ye kaamwaite kou non i, akaite simoinyun asikopit kekerwa kaimutiet ne tinye. Kisupi kou niton yan imache taret yan kapit kaimutiet en poishet ap simeng'ung' ak ing'alal en ka ming'inet ap gei asikopit ketaretin.

Ye kara nai ale tinye kewelutik simenyun kochut soet koyachen awa akoi kot ne kialen soimoitniton ako paarorchi kaimutiet ne koapun ye kinaal simoit notok akopa kewelutik en chutet ap soet. Ak nyalu kokerwan ngo kawalwan simoit anan ko chekan kaimutiet ne tinye simoinotok asikopit kochut soet komye. Ye kakechopwan acheken angot ko kakonam kochut soet komye. Kiit age kora, angot ko ilo ako memuch iit korichuton che kialdaen an kampunishek che kialdaei simoishechuton ko much ipirchi simoit icheget en nambait ne tam kekonin yon keal simoit anan miten pokosit noton ne kealen simet. Ipirei nambarit niton.

Ye inyeny alindet ap boisietap muswoknotet akopa kapetet ap muswoknotet ngopare koip boisiet eng' gaa koyache kisup ak kenai kole mi ano kaimutianitok. Nepo aeng' ko arorchini anan atepe alechini tos kanaam kopit kaimutianiton en kasarta ainon. Ye kakomwaiwa niton atepe kora alechi tos miten ano alindaniton asikopit anai ole asuptei ak aka saisan kaimutianiniton. Ye kakomwaiwa tuguchuton aeng' anam asup ole tos mi kewelitiet. Asupi wayat nenyin neipchin inendet muswoknotet ak ager ale miten komye ako toma kotwai. Ye ka ai kou niton atepe kora ale miten..

Penkit ap Equity ko naat missing' en emet komugul amun benkiniton kotindai mornok en komasta age tugul nepo emet. Benkiniton ko tam kokachin kipsomaninik anan konorchin kipsomaninik rapishekwak chotok chepo somanet ap parak ak imuktechin icheget kopiashen anan kocher rapishechuton en kasar age tugul ne kamachnicheget en peishek choron che tutikin missing', choton ko tuteen en kipsomaninik ako ma chilei icheget. Piik kora che lelach ko kikocham benkinitet amu imuch inyorchigei rapishekuk chemi benkiniton en kasar age tugul ipaishe rapinik choton che kikochop.

Ogoigoi alipan tukuk anan ko toretoshek aiboishen rabishek choton chemiten simoit motochome rabishek chekikere , rabishek chekikere ko tindo keweluti chechang chechotet ko netai nibote rabishek chekikere knyumnyum missing kobetyo rabishek chuton imuch ibet en oldatuku yekewe ,ko noton asiogoigoe rabishek chemeii simoit, age koraa sogoigoi rabishek chebo simoit koyon kamakat ilipan rabishek koteb kole ko makat icheng rabinik all chekiwektoen yon ketinye rabishek chekekere angandan yon keboishen simoit iliponi rabishek koitoshek choton chekakimach

Poishet ap simoit ko kikotaretan en poishet ap rapishek en komaswek che chang'. Ako komaswek choton ko cheu katapanet ap rapishek choton che makatin en wuya asikopit kepaishen en petushek che mi tai, ko kikotaretan simoit amuktaen niton. Age ole kikotaretita simoit en poishetap rapishek ko imuch acheng' en soet ortinwek che terteren che amuchi apaishen rapishek yan atinye asikopit ayaen pandaptai anan ko sikopit kotesak rapishechuton kora. Ko niton ko kikortaretan missing'. Kiit age kora ko ngipaishen simoit igere rapishek che kepaishen en kasar age tugul ne kemach. Ko niton pa kamanut.

Portal ko tos komasta agenge ne kikitapan en soet asikopaishen kip agengeit age tugul ne kamach en soet koparta tugukwak che terteren. Ak eng' notok, chang' kipagengeishek che tindai kiiton en soet. Age noton ipartaen icheget tuguk che chang' che kamach eng' soet. Ko ngunon i, serkalishek ap county ko tindai kiiton kikire portal. Niton imuchi kopaishen en koparastaen poishonik che terteren en serkaliniton. Netai angot komi logoiyat ne kamache koparasta koitchi piik ap poror kondai yutet ak ye kakonde koitchin piik tugul chepo poror anan age kora ko yan mi poishonik chepo kasit kindai yutok ako chi ne mache kosame.

Chang' kimutik che pune chemung'arainik choton che yae mung'aret en komaswek che terterchin. Ak kaimitichuton ke cheu terchinoshek ap ng'eliepwek, naet ap muswoknotet ak rerunet ap nyorunet ap muswoknotet ak ole kimuch ketaretita kokwatunwek chuton. Ko yan kakichop tuguk che kialdai, kesri en lugait noton ne iguitos asikopot kopos kewelutiet noton nepo terchinoshek ap ng'eliepwek ako nai icheget kiit notok kole nee. Age kora ko kinet icheget kotach ak kopaishe muswoknotet ap kasari asikopit koker tuguchuton yan miten olda tugul kotoma agot koyai tuguchuton. Kiit age kora ko nyalu kechopchi muswoknotet koitchi icheget asiko kerchingei kora tuguk che terteren.

Yan keal simoit ne lel komakat ial anan itinye lainit noton ne indai simoit noton. Ako si ial laininiton ko makat isirgrei anan isir laininiton kora asikopit kenai kele neg'ung' laininiton. Yan kaisirgei kopunchin laininit niton ko nae serkalit kole itinye simoit ainon ako ipaishe simoit ainon iyae nee. Ko makat anan pa kamanut keyae niton asikopit konai serkalit ole pchehcindeitai piik tuguk eng' ortinwek che terteren. Ako niton kora kepaishen en panganutik che terteren chepo serkali yan kakisirgei kou pose kora ng'alek ap chorset noton nepo soet ak kinyumnyum niton. Ko noton ko pa kamanut kesir.

Kakaoek keny napaishen simoit ne atinye ako kamacha atopos noton. Ko kiit ne ayaen, awendi akoi ole mi aldajndenyin ak ipang'alalchi akopa simoishek che terteren amun koakas ale miten che lelach che tinyen inendet. Eng' simoishechoton che lelach, atepse aldaindetnyin alechini tos simoshek aichon che kokoit che lelach ako tindai terchinoshek aichon ak nitok ne atindai inguni . Ko ye kakomwaiwan niton atepsaen kora akopa aliet noton nepo simoishek chuton lelach. Ak ye kaatep aliet ap simoishekchuton atepe kora alechi tos tesat muswoknotet ne tindai solimoishechutok lelach kosir ni atinye. Ye kakowaiwan chuton anai ne nyalu aal(uh).

Tuguk che kimakchin gei asikopit iyat konoret ap chepkondok en benkishek ap Kenya ko cheu kimankichingei korok itindai nambait nepo siret noton en benkiit, noton ne imache iyaat konoret ap chepkondok. Yan itinye niton i, ketepenin nambarit ap kipandet ak kipandenoton. Ye kakaeit ko kora ketepenin kioandet ap chi ne tos kikacji chepkondochuton ne ma inye. Ak iparu kora kipandenyin. Ak kora ye katwa ikaite anan iparte kartasit notok ne iparu kole kiritilchigei fomit notok nepo aisurut en emet ako cham ilipani aisurut kou ye nyalutot. So kokakecheken chu tugul, keker kora samet ngo cham isame rapishek.